amu ore pee ess iloo napi naa kisidain amu kelelek empikata, olchani olchamba lino ligira airem neeku idip inasiai tesiokisiokinoto, oleng' nisho dii ninye olchamba lino mitobirari oleng'.

inturur ake tenebo enaa naji aipanga semina arashu entumo tekanisa naje arashu teweji sidai nebolo nicho meetu, nitegen eneoitoi aiteru enkiterunoto ampaka enkidipata aa nchere iutaki inkoitoi pooki nasuji.

Endaa sidai ah irng'anayio obenek naanya iltung'anak, naaret biotisho oseseni, naa safii oleng, ketii ormabarishoi lenye shumata oleng. Neeku, ata tening'or inkonyek naa keshipakino, oleng nitiship iseseni neramat aitubulu oleng.

Ee pae kidimi oleng amu ore ake pee etaasishore arashu eshomo oltungani ayau tenkoitoi sidai naa kidim ake aitumia aterewie iropiani inkwapin pookin eboo naayieu niriwaaa kake ingor naa enkolong eitu inyiala ina kadi e visa itu intumia

Ingas aituku inkiri tenkare nairowua, nintoki aituku inkwashen tenkare safi, nidundung irnyanya , nidungdung kituguu , nipik eilata , nibukoki . ore ake pee eku paa ibukoki angas inkiri ore peaku fry aitobiraki niyeru sininche inkwashen aikunung ake nejia nintobiru endaa sida oleng.

Olee kanyor nanu oleng. Amu ore nkishu ormaasai, naa keramati oleng. Neeku ore inkiri napejo, naa kesidain oleng, naa meeta enkae torroni naaki iseseni. Keeu ake duo biotisho itu ng'as oltung'ani aiwaswas. Neeku ore inkiri napejo tormaasai, naa kesidain oleng.

Enadol naa ndaikin ekisasa naa ninche enyor iltunganak kumok oleng hoo nemanyor nanu ashu enkumoi oltunganak amu keji kepiki chemicals oleng , neeku kelo nijo anya nikintalo enkoshoke arashu doi ninye kinyial aitamwoi osesen lino pi , neeku menyor iltunganak kumok pi.

Iltunganak pee elam iwuejitin neya inkariak aa irmegutin arashu ewueji pookin nemeshuma neidim enkare aeu atushumayu neya ntokitin oltunganak , nidim dii ninye ainyiaala biotisho arashu maisha elelo tunganak niaku pidur iltunganak apuo iwuejitin nemidim enkare atinyikaki arashu tenesha nesulunye enkare.

Eepae ore oshi lesiet olapa liodo olapa toonkwapi ormaasae naa kitayuni kuna kinyat ashu irpaek otoito naa ore doi pee idipi aitayu nitakini nena lolo mapepeni inkishu minosa terishata naijo keewuo olameyu ashu pearie inkishu esumash .

Iltunganak egirae autaki indaiki naa ninche ishaa nenya naa kajo nanu nchere naimutua nkaik esirkali neemeta hoo duo enkae tioto kake inaret ake isesen lolotunganak .Niaku oldakitari ilo ogira aitengen iltunganak ina siai ormabatishoi tialo indaiki naanyae .

Olameyu otasapuka oleng, neeku ore enapisha, nankishu nagirai aitadou tegarri, onkulie napikitai, aya meshomoito atum ewueji sidai, netumie nkujit amu, etaa kemut olameyu meeta ninche entoki nainosita, arashu entoki naokito aitaa inkariak. Neeku erishata nagol oleng.

Kitobir pooki kitunkuu arashu aitoki niunito, metaa mintoki doi duo iyie aekenya ilo abukoki enkare tekila enkakenya. Kake, keeku ibol akeyie ormufereji lino lenkare, nibukoki oladuo shamba lino pookin enkare, nebulu aitobiraki.

Ing'as ainyang'u iyie orkitanyaanyukoto obo lenasiai eunore ompuka inonok. Ore ake, pee impot iltung'anak pee ilotu, autaki enikoni teneesi enasiai, nintodol tonaduo inonok, nituuno. Ah intodol enkulupuoni naitumiai, nintodol enkabila ompuka naishaa neuni, nebulu aitobiraki.

Kishaa pee ang'as alo maisumi enkisuma naji enenkulupuoni. Ore paisumi arashu eramatare oonkishu olchambai, nautakini enikoni peyie easi enasiai. Ore ake, paiteng'eni, natumoki siinanu, ayeu ataasa enasiai enaa enashaakino.

Ore tenkop ang, naa mesapuk erishata nasha oleng. Neeku keretisho enabae oleng. Amu keng'as amitiki inkulupuoni, etoyu. Nitoki, amitiki enkare natii atua enkop, iilep eya enkolong. Neret inaduo mimea inonok, metubulu tebiotisho oleng nitumoki atakesa oleng.

Kekiti ena siai tenkop ang amu ore tenkop ang nemeuduni enkare amu keji ake matuudu netumi ositima aa empuruo nailepu tiatua enkop naa ninye tooshi aa ninye oshi itumiay aitobirunyie ositima niaku metii ena bae enkop ang.

Oltung'ani aa entasat nagira ashipakino oleng olchamba lenye, ogira idaiki enyanak pookin abulu, tebiotisho sidai oleng. Amu kitodolu enaa ketaramata ninye tenkoitoi naishaakino oleng. Neeku, ore olchamba lenye, negira aitobirunye oleng aitobiraki.

Adolita irnyanya. Nadolita impoosho natii enkasuku. Nadolita si, inkaik naishopito impampai, aibung'ita enaduo daa. Nadolita supergetti. Nadolita eilata natii intupai arashu inkarara naoki oshi, arashu eyierieki endaa. Adolita sii, orkario tinewueji. Nadolita si, irmosor.

Eisapuk oleng naa kegira aitobirari. Amu ore tenkop ang, nemetii enkare sapuk. Ore enkare naanyu iltung'anak, naa enenchan ake. Neeku, enaunore itasapuki naitobiruni enkiti wueji sidai, nashumieki idaiki, pitumoki oltung'ani ataramata teleleki.

Eepae kadolita ewueji nepiki olchafu pookin naa ewueji naishorutua sirkali e countyc. Ore etiu neji nemegirae aponu aya enaduo takitaka enaduo wueji neishiaakino. Ore intare naati ine aa nkinejik nepuo ninche anya oladuoo shafu , ninyial iseseni lenye niaku toronok biotisho enye oleng.

Itumiya iltunganak ilukuny oleng amu etipika ingarin enye ilolan kumok oleng naa tenkariano sapuk oleng amu teningor inaduoo daiki arashu ilolan naa kipanga tenkoitoi sidai oleng naidimi aitumia awaita nkwapi adoru oleng.

Ena taa oshi ejo irmaasae enkisampuare kake keetae enkoitoi nalelek tena amu ore ena oitoi naa kinaur iseseni loo iltunganak oleng . Niaku ore pee intumia emashini nees teleleki oleng nikincho noto faida teleki sapuk naleng.

Mesapuk ena siai tenkop ang hoo naa keyauni osokoni amiraki iltunganak irmaembe kake mme oleng amu ore entoki nanyor irmaasae oleng naa inkiri neaku menyor irmaembe anaa enanyor iltunganak oshi likijo iloongu.

Eepae iltunganak logira aitubulu imaua tenkoitoi sidai oleng. ore sababu ena bae naa kejo ninche pee emir amiraki iltunganak loponu ainyiangu , loya akus compound enye , arashu doi ninye aasie nkunyie tokitin ashu ayaki iloonyor lenye .

Kadolita nanu anaa sitoo eyaita iltunganak indaiki enye neya sii meshomoe aingura tenaa kene biotisho eshumata kuna tokitin enye namiri ore enaa enalioo ena pisha naa orfridge epikitae kuna tokitin epikitae kuna tokitin pee etumoki atabaiki entaisere.

kaitadamu sukuul apa naisumare amu ore endaa sapuk nanyae te siaya naa isinkir naitadamu sii ajo ore irmaasae kumok nemenya isinkir keiba ninye orngusil nisulaki irmaase leitu isuma arashu leitu epuo nkulie kwapi menyor isinkir katukul .

Meeta katukul amu ees are amu kitoronok orbaribara neitodolu ina nchere ore ilarikok lena murua nemeeta orkasi oasita katukul . nitodolu sii nchere ore ilarewak lekuna garin nemesuj sheriaa orbaribarani naa ina petusulari enda lori nalioo e.lukunya naibor

Epae kadolita iltunganak logira aitayu isinkir tiatua enaiposha, neaku kegira ninche aitayu isinkir toonkoitoi napashpasha peetumoki epuo atimir arashu doi enya lelo sinkir

Metii tesapuko kake keasita iltunganak tenkoitoi kiti amu metii doi enkop ang enkare niaku keeas ake duoo iltunganak tenkoitoi kiti kake mme tesapuko tolchambai ake liang ake idol easita iltunganak ena bae niaku metii enkop ormaasae oleng.

Eepae ore irmongi tenkop ang naa kitaasi apa inji hoo hoo naa telakwani eton itu eponu ilameiutin enkop, irmongi ake itumiay amu ore sababu naa kitelelek iropiyiani , nintumia airemie olchamba lino nitumoki atuunisho telelleki oleng.

Kangas nanu aitobiru intokitin naijo kuna tenkangai paa katumoki atoriku iltunganak meetu aadol enagira esiai ai akunari paa kautaki eniko tenitobiru ntokitin naijo kuna aa kasuj orekie pooki lenkitobirunoto ekuna tokitin.

Keret nitubulaa biotisho oseseni loo ntare inonok. amu kidim ataraposhoto, nitasapuk, nitopir kuna kera inonok neeku doi ore ninye tenimir nabo , nimiru iropiyiani kumok oleng tenkaraki inkiloi sapukin naata .

Keret inkishu inonok intobiraki olchamba naa mitoki doi ninye irmasher anya inaduoo kishu inonok nemitoki sii doi anyikaki ilchambai leikinga ainyial niaku teninkaraa inkishu inonok netumoki atadaata tesidai oleng.